elio itung'anak kumok tenapisha oleng' ibalunye tenking'urata olturur lesiasa naa sapuk olong'oli, idol ajoelio olbarge oitodolu ilo turur leina siasa elio iltung'anak kumok oishopito inkilani naa nyanyuk.

itaarriyian ena inkera isho meetu tenebo neponu inkera nkutitik orbotoro neponu, neponu ae interact neponu abuita neponu ayiolouno neponu aiteng'ena ore enkerai kiti netum eng'eno ore enaata enkiti naata neng'arie inkulikae neeku enetipat ena eponu inkera aboita tenebo.

olturrur loo lewa ontomonok, naa notote aiguanare aimaki imbaa naaidimayu nitanyamalita naidimayu neret iltung'anak, elio ajo iltung'anak ootoning'okinote toning'o obo ejo pee etumokini aatosh ena pisha.

entaboi sapuk oleng' tinitaye orpurishoyoi etaa esimu eeking'a, amu ore ilotung'ani eeri naleng' imusaye osesen lenye naa kepejori, naye nituraa enkishui enye pesho tenkaraki esimu ake.